Mae en moluor migosi Julius Migos Ogamba. Ma en jatich sirkal maduong', ma ochung' ne weche mag somo. Ka tije maduong' en neno ni ati jopiny oyudo somo maber kuonde ma gintie seche duto.

Mae en stesen mar petrol maen kama nyamburko olo petrol kata diesel mondo oyud kaka onyalo dhi e yorege mag wuoth kokowo abiria kata koting'o mizigo kotero kuonde mopogore opogore. Bende inyalo yudo mauta mar taya kiuso kae.

Mae en kambi maduong' mong'ere, molony e yo mar ioro barupe, oboke, mizigo mopogore opogore e yo mapiyopiyo kendo ma inyalo gen kamoro amora mintie.

Mae en duka mar jumuia miyude yor mbui. Ma en kama ng'ato nyalo nyiewe gimoro makelne kama entie bang' kosechudo gi simu mok ochuno ni en owuon odhi kende kuma iuse gino.